Mondo omi ibul oduma, ibiro dwaro oduma kuom kiwango ma idwaro kata achiel kata ariyo kaeto ibiro dwaro mach mar kendo kata manie jiko ma igolo kod maka. Ka idachako to ibiropoko pot oduma kaeto ibirokete machiegni kod mach kuom ranyisi wabotiyo kod jiko. Ibirokawo oduma to iketoe jiko kaeto bang'e kaen oduma marachar, ka osechakore lokore rangi marabuor to ibiroloko ma obed rangi marabuor te kaeto bang'e ibiro gole kaeto iketo oduma machielo mamondo omi giduto gibed kod rangi maidwaro manyiso ni osechiek kendo enkod ndhadhu mamilimili kendo ma inyalo cham.

Od thieth ma kambine iluongo ni Aghakan yudore e pinje mopogore opogore kaka mar Kenya kaachiel kod Uganda. En kar thieth ma osebedo kateloe kendo chiwo thieth manikod lony mamalo kendo manyasani. Achiel kuom tuoche magithiedho ginn kaka nyaldiema kata somo choke motur ma iluongo gi dho ngere ni xray. Kamachielo ginyalo timo puonj kata timo tiegruok ne jotuo duto makod tuoche mag paro. Kamachielo kod mano, giyawo sikunde ma otelone tiego nyithindo mawuok e pinje mopogore opogore mondo omi gibed kod lony manyasani kuom somo mopogore opogore to ahinya ahinya somo mar science.

Thieth mar golo remo kata mar konyo jomoko kod remo en gino maber ahinya nikech onyalo konyo jogo duto manyalo bedo ni odhi e kar thieth to oyudni kiwango margi mar remo nipiny kendo onegore bedni imedogi remo e i chupa kata ma okan e chupni. Machielo, ma itimo kod kambi ma dho ngere dendo ni beyond zero ma en kar thieth makende ma nyalo wuotho kaachiel kendo kodhi kama kacha. Ma osekonyo jopiny nikech gini nyalo donjo e gwenge mopogore opogore, inyalo dhi kode e sikunde mopogore opogore, e pinje makoth chweye kaachiel kod pinje duto ma otwo.

Koth ma osebedo kachwe kuom ndalo ma osekalo osene ka okelo tabu mang'eny maen bang' ka pi osebedo kagudore e pewe kendo kuonde duto ma dhok nyalo chieme osebedo manok. Kamachielo, jopur mag oduma kata cham duto mani e puothe osebedo kod ywak mang'eny nikech koth ma osechwe gauka kendo kod pe mang'eny oseketho cham e puodho kendo koro okginyal yudo keyo malong'o. Kamachielo, migao ma ochung' ne weche mag kor lwasi osetemo kar nyalogi mondo omi giyaw ohulni mondo pige duto mogudore onyal chopo e aorni kendo giwe gudore manyalo miyo jopiny tuoche kata manyalo ketho gigo duto magichano mar timo.

Komo en tijno ma inyalo tim e puothe e pinje ma otwo kata pinje duto ma koth chweye. To mondo omi time e pinje ma otwo, jopur birodwarore mondo omi ging'ad lum mondo omi kagisekomo to kibiroolo pi e lowo magikomoe kodhi kaeto bang'e gibiro pedho lum e i kuonde duto magipithoe. Ma en gimageng'o pi mondo omi kik lal kadhi e kor lwasi kendo omedo keto lowo obed mang'ich kuonde duto kendo seche te maen gino achiel kuom gimamiyo kodhi nyalo ti maber. Kamachielo, inyalo tikod tiang' kata yugi mopogore opogore mondo omi gimed mbolea e lowo manyalo dwarore mondo omi cham duto ma ipidho e puothe odong e yo makare.

Migao mar pur kaachiel kod lony manyasani osetelo e kelo mashinde kendo tingni manyien manyasani manyalo beto kendo ridho oduma mani e puodho. Gini nyalo timore ka tingani kosechopo e oduma to obirojako kama oduma nitie to obiroketo kanyo achiel kaeto tiang' mar oduma ma odong' obirokawe to obirong'inje mathindothindo kaeto ka agulu mare mar ting'o tienge mathindothindo obiro loke e tinga machielo ma inyalo kaw kendo itero e dala kendo ikano chiemo makamagi ni dhok kata lee duto mawapidho. Kamachielo mashindegi iriembo kod dhano kendo gidwaro lony kata puonj manyasani mar kaka ng'ato nyalo riembo tinga.

Kambi mar rego niang' ma owuok e puothe ma iluongo ni Sony sugar mayudore e piny mar milambo mar Nyanza odiochieng' ma kawuono ne oteloe chiwo puonj ne jotije duto magin godo ka oting'o jorit achiel kod jogo duto mariembo kamachielo, ne giyudo zawadi ma oa negi e piny owacho mar Kenya nikech gisebedo ka gitelo e rego niang' kendo ka giloso sukari ma itiyo godo e piny ka, ka achiel kod mago duto ma itero e pinje maoko. Ma ne otim kod jatelo margi ma osebedo ka kendo makare kaluwore kod chike mar kambino.